Kore teneig'erii nenia ardasinii kejoo leloo tung'ana Le kenyan foundation pootum ateyeltoo nkang'ite naing'ua nenia keraa tanaa sii ng'olikinot nagiraa aimaa pootum aishoo nenia ropiyani pootum ashom sukuul.

Kore nkoitei sidai nailepunyeki nkinyalata eltaka naa peitumiari nkardasini tanaa sii lpirai awunie lkeek tanaa sii aunie mpukaa pemeitokii aitaruo sidano enkop.

Kore ncheriani esirkali te biashara naa lpolosien keyeu petaa biashara supat aaku maraa biashara emirata entokitin torok natuwaa lkeek eitemerishoo naa Kore ana biashara keisaidia Kenya tankarakee kore shiling'inii enkopii eboo teneyeunii Kenya naa keakuu kumoo naa keisaidia ailepunye biashara tenkop ekenya.

Keikitok dupotoo natum lbiasharani tenemirakii ltung'anak ntokitin taulok amu kemir nenia tokitin enshee tankataa pookin naa kore ntokitin naitalang'i lpolosien naa keyaaa nenia shiling'inii nkata ewon etuu eponuu tanaa sii keidim nenia tokitin ataroi ewon etabai ewon etubaya lpolosien naa keidim shilingini naaku kunii.

Kore irlburukani naa loshii tung'ana lomanmanaa apuo ang'amu ntokitin te bei apuo ang'amu ntokitin te bei apuo ayia te bei nalelek peetum awataa sokoninii peetum atimir te bei sapuk.

Keisapuk dupoto natum lairemok Le ovakadoni tenemir leloo ovakadoni amirakii nkopi eboo tankarakee kotum naa ninshee ropiyani teneitabari leloo ovakadoni naa kore sii nkoitei nayeunii telolo ovakadoni keyeunii naa peitainii leloo ovakadoni ewon etuu ekuu oleng' pootum pootumii naa aitabai leloo ovakadoni ewon etuu aroyoo tanaa keyeunii abaki noshii mashininii nemeishoo eroyoo.